Nĩ andũ maraitĩrĩria mĩmera maĩ, o magĩtuaga mũmera. Naguo mũmera ũyũ, ũraitĩrĩrio maĩ nĩgetha ũhote gũkũra wega na njĩra ĩgwete.

Nyambaga kũvaanga mbanjeti ya kĩrĩa ndĩrenda kũthi kũgũra, ngacoka ngathii ngagũra na kĩrĩa gĩatigara nakĩo ngoka ngatwara saving.

Rĩrĩa ndekĩte ũndũ toyũ gũkĩreta thĩĩna ndarĩ na mĩaka ta ĩkũmi ne tano, rĩrĩa mamu wakwa andigĩire mwana na akĩthi kivarũa kĩa o mũthenya otorĩa amenyerete, na rĩu nĩatigĩte kamũtu kanini kavati, na rĩria ndakire ũguo tũkĩvũta, tondũ gũtiatigĩto kĩndũ gĩa kũrĩa, nĩndathiire ngĩoya kamũtu karĩa ngĩigĩrĩra maĩ na ngĩambia kũruga, ngiruga ngima, no maĩ marĩa ndeigĩrĩire marĩ maingĩ gũkĩra mũtu ũrĩa warĩ ũtigĩtwo kavati ,na nĩhondokire ngĩurugania no watuĩkire ũcũrũ, mamu oka nĩendire kũmenya kũrĩa mũtu wake ũthiire na vau nĩvo amenyire mũtu wake nĩngũrugĩte naguo ngima onakorwo ĩtĩanakĩhĩa yahanaga ũcũrũ mũtheri, no nivo okire akimbũra, akĩmbũra nginya ngĩrara gwa cũcũ, kuuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndeka ũndũ ta ũyũ rĩngĩ.

Ũyũ nĩ nyina wa mwana na mwana wake nĩagĩire na ũndũ wa kũrũara, amuoya amũteng'eria thibitarĩ, kũrĩa akinya thibitarĩ, amũkĩrwo nĩ ndagĩtarĩ na atwarwo wondi, kũrĩa wondi athiĩ agathĩkwo maaĩ-inĩ tondũ ndareigwa, no nake nyina akirĩte oũguo etereire mwana wake agĩe na ũndũ wakũigwa, nĩgetha macoke marekererio. Thaa ici nyina wake arĩ na kĩeha akĩrigwo kana mwana wake nĩkũgimũka.